Ũrĩmi wa kĩĩrĩu andũ marahũthĩra bataraitha. No ũrĩmi wa ndũire, andũ mahũthĩraga thumu. Na nĩkĩo irio itatuĩkaga cia kũrehe mĩrimũ mwĩrĩ-inĩ. No cia thikũ ici nĩ irareha mĩrimũ nĩ tondũ wa kũhũthĩra bataraitha.

Ndaruga nĩnjigagĩra ciana ciakwa irio hau methainĩ, ndarĩkia kũruga o hau riko nĩgetha moka macione, marĩ othe nĩmarĩaga mũcere ta nuthu nuthu kilo na mũtu makarĩa o nuthu kilo ĩmwe.

Ndona ũũ ndĩrona ũrĩmi wa kĩrathi kĩa igũrũ. Gũteithĩrĩria kinya mũndũ ũtarĩ mũgũnda ahote kũrĩma. Na ciana itingĩhũta.

Mbere nĩ kwamba kũmuonia ũhoro wa irio iria ingĩoya kahinda kanini gũkũra ona gũtarĩ mbura nene, na kũmuonia gũita thumu, nĩgetha one magetha meega mũgũnda-inĩ wake.

Irio ici iharagĩrĩrio ũkamba gũthambia weega na gacumbĩ, ũgatinangia tũcunjĩ tũcunjĩ tũnini tũnini nĩgetha wekĩra maguta inyite. Ũkarugaruga ũkarigariga ndũkareke ihĩe mũũno nĩgetha itigate ũtonga ũrĩa ĩkuĩte. Ũgagĩcoka ũgagĩ serve na kĩndũ kĩngĩ ĩĩ mboga ya kando, kana no ũrĩe na ngima. Pause

Ndokĩra rucinĩ, nĩ nyambaga kwĩra Ngai nĩ wega nĩ kũnjarahũra. Ngacoka ngoima hau ngathiĩ ngaruga cai, o ngĩharagĩria maaĩ ma gwĩthamba, nĩgetha ngiumagare. Nganyua cai, ngaharĩria ciana iria irathiĩ thukuru. Magathiĩ thukuru naniĩ ngacoka ngauma, gũthiĩ harĩa nyonaga kĩbarũa.